Andũ a rũrĩrĩ rwitũ maticeragĩra ndagĩtarĩ kana thibitarĩ mũno kana kaingĩ. Kuona mũndũ aceraga tu rĩrĩa araigua he handũ haramũtura kana mũno makĩria athuri rĩrĩa mũndũ aigua ndangĩhota gũkorwo akiuma harĩa arĩ kana akiuma nyũmba. Hĩndĩ ĩyo nĩrĩo makoragwo magĩthiĩ gwetha ndagĩtarĩ nĩguo makorwo makĩrigitwo mũgarũ na ũrĩa gũbatiĩ. Mũndũ gũikara agĩthiaga thibitarĩ kũrorwo kana mwĩrĩ wake wĩna thĩna kana wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, ta ũrĩa mandagĩtarĩ makoragwo makĩendekithia.

Ũyũ nĩ mũndũrũme ũgucĩtie mũgogoteni. Na mĩgogoteni nĩyokire gũkorwo ĩgĩthondeka mawĩra mũno makĩria he mbeũ njĩthĩ, kana arũme na anake arĩa makorirwo makĩaga mawĩra ma wabici, na makoragwo makĩhũthĩra mĩgogoteni gũkorwo magĩkuĩra andũ indo mũno makĩria thĩiniĩ wa mathoko ta Marigiti, kũrĩa makoragwo magĩkuĩra andũ mĩrigo yao, kuuma thoko nginyagia harĩa ngari irĩ, kana kuumagia thoko nginya kũrĩa mendagĩria, ũndũ ũrĩa ũthondekete mawĩra maingĩ mũno, na oho kũhe aruti a wĩra, kana biacara ya thoko, njĩra hũthũ na ya raithi gũkorwo magĩkinyia indo ciao kũrĩa mendagĩria, ona kana arĩa makoragwo na mĩkawa makĩrutĩrwo indo thoko nginyagia kũrĩa makoragwo na mĩkawa yao.

Ũyũ nĩ mũini wa ngita ĩmwe kana arĩa metagwo na kĩmonimoni One man guitar na arĩa makoretwo makĩyũkĩrĩria gwa kahinda rĩu. Na kaingĩ na kaingĩ makoragwo makĩina thĩiniĩ wa irabu ona kana magongona na mwanya. Kũrĩa makoragwo makĩina nyĩmbo irĩa o mainĩte mũndũ akĩhũũrĩra kana akĩina atarĩ na andũ angĩ, akaina e nyike tiga mũndũ wa ndarama kana kĩnanda kana ngita yake. Na nĩ makoretwo makĩina mũno makĩria thĩiniĩ wa mĩkawa na irabu, na kũrĩa andũ makoragwo magĩthiĩ na magakenerera nyĩmbo ici. Mũno makĩria kuona andũ aya a kũina na ngita ĩmwe, nĩ makoragwo makĩina nyĩmbo ciainĩtwo na kũu gatene, na ingĩ itoĩkaine. No magacoka magaciina na njĩra ĩno, ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũgĩkenia andũ arĩa makoragwo magĩthiĩ thĩiniĩ wa irabu ici. Na o ho ũini ũyũ ũgathondeka mawĩra kwĩ mbeũ njĩthĩ, ĩrĩa ĩrutĩte kũhũra ngita na arĩa makoragwo mena kĩheo kĩa ũini.

Haha harĩ na mũtongoria wa bũrũri nĩwe ũĩkaine ta ndagĩtarĩ William Samoei Ruto, na nĩwe ũkoretwo agĩtongoria bũrũri wa Kenya kumagia mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ rĩrĩa ahotire gĩthurano kĩnene. Na no akoretwo agĩtongoria thirikari ya Kenya Kwanza na haha marĩ na mũnini wake ũrĩa ũĩkaine ta Abraham Kithure Kindiki. Na ũyũ nĩ mũnini wake ũrĩa akorirwo akĩamũra thutha wa gũkorwo akĩbuta wĩra kana ũrĩa warĩ mũnini wake Rĩgathĩ wa Gachagua gũkorwo akĩhagũrwo nĩ mbunge cia gĩbũrũri. Na haha marakorwo makĩrugũria ũheyani wa motungata ma thirikari kũhĩtũkĩra nenda cia kĩrĩu.

Gĩkĩ nĩ kĩmenyithia kĩrutĩtwo nĩ kamĩtĩ ya mambicobu mothe a kanitha wa gatoreki gũkũ bũrũri-inĩ, magĩĩtĩra andũ harambĩ kana irio cia hwainĩ nĩguo gũteithia harĩ gwetha mbeca na kũngania mbeca cia gwaka werũ o ũndũ ũmwe na kũgacĩrithia ihoero kana handũ hatheru haria hoĩkaine ta Marian Spring kũrĩa mwena wa Subukia, na igongona rĩrĩa mũndũ abatiĩ gukorwo akĩrĩha ngiri ithano kana kwĩandĩkithia na ciringi ngiri ithano ta mũndũ kĩũmbe, nayo kambuni kana gĩkundi kĩa andũ gĩkorwo gĩkiandĩkithia na ciringi ngiri mĩrongo ĩna na ithano kũhĩtũkĩra marĩhi ma thimũ-inĩ na mũno makĩria kũhĩtũkĩra paybill na ũndũ ũyũ no ũronania bata wa marĩhi kũhĩtũkĩra thĩmũ nĩ amũ haha to mũhaka mũndũ athiĩ na mbeca baribari no noakorwo eyandĩkithĩtie kũhũthĩra thimũ ũndũ ũrĩa ũngĩteithĩrĩria na njĩra nene harĩ kũgucĩrĩria namba nene ya andũ arĩa mangĩthiĩ igongona-inĩ.

Haha nĩ gĩkĩngĩ gĩa thitima kana waya cia thitima irahĩa irĩa inyitĩte mwaki na kũringana na ũrĩa mbica ĩno ĩhana, ndeto ĩno nĩ ta icũngĩrĩirio nĩ indo nyingĩ kana waya nyingĩ, irĩa ikoragwo igĩtwara mĩnyugĩ ya internet. Gũkorwo cinyitithanĩtie waya cia thitima. Ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie mwaki mũnene kana gũthũkangia thitima o ũndũ ũmwe na gĩkĩngĩ. Ũndũ ũrĩa ũngĩkorwo ũkĩrehe hathara kũrĩ andũ o ũndũ ũmwe na kambuni ya ũnyagia na ũheani wa thitima, o ũndũ ũmwe na biacara na mĩciĩ ya andũ.

Gũka kwa macini cia ATM nĩgũteithĩtie mũno makĩria harĩ gũkorwo mũndũ akĩhũthĩra mathaa na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Na mũno makĩria kũnyihanyihia mathaa marĩa mũndũ akoragwo akĩhũthĩra rĩrĩa arakorwo akĩenda kũruta mbeca thĩinĩ wa bengi. Kuma ATM cioka mũndũ ndakoragwo agĩbanga raini thĩini wa bengi nĩguo akorwo akĩruta mbeca ciake. Ona kana angĩkorwo nĩ kũrĩha ũrarĩha ATM no ũthiĩ na ũkorwo ũgĩkĩra mbeca ciaku, nawĩkĩre akaunti ya kũrĩa ũrenda mbeca icio ikorwo igĩthiĩ, mũgarũ na hau gatene harĩa mũndũ no nginya angĩakorirwo agĩthiĩ kwara raini bengi nĩguo ũkorwo ũkĩiga mbeca ciaku kana ũkĩruta. Ũndũ ũrĩa wateyagĩra mũndũ mathaa o ũndũ ũmwe na kũhũthĩra mathaa maingĩ.

Haha nĩ andũ marakorwo magĩikia kura thĩinĩ wa gĩthurano. Na ũndũ ũyũ nĩwabata mũno makĩria harĩ bũrũri ona thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa nĩamu, nĩ ũhotithagia andũ, raiya, o ũndũ ũmwe na mũndũ kĩũmbe gũkorwo agĩcagũra mũtongoria ũrĩa angĩenda. Nĩguo akorwo agĩteithĩrĩra harĩ kũgacĩrithia na kũheyana motungata ma mũingĩ, na mũno makĩria okorwo nĩ mũmbunge, nĩ akoragwo na wĩra wa gũthiĩ gũthondeka mawatho thĩinĩ wa mbunge. O ũndũ ũmwe na kũrora ũrĩa thirikari nene ĩrakorwo ĩkĩruta wĩra na kũhĩtũkia mĩtaratara ĩrĩa ĩgũkorwo ĩkĩagĩrithia o ũndũ ũmwe na kũgacĩrithia mĩtũrĩre ya mũndũ. Na oho nĩtũmaga arĩa mathurwo makorwo na kanya ga gũthiĩ gũtetera ũrĩa wamathura thĩinĩ wa ngathĩ ya gĩbũrũri, na thĩinĩ wa matũrainĩ, thĩinĩ wa wandi, kana thĩinĩ wa mbunge ya kauntĩ, ũgatigĩrĩra atĩ mabataro marĩa me gũkũ thĩ nĩmakorwo makĩrũmbũiywo.

Thĩiniĩ wa gĩtarũ kĩa Abirika na ndũrĩrĩ iria ikoragwo igĩikara thĩiniĩ wa kũndũ gũtiganĩte nĩgũkoragwo na mĩgiro. Na mĩgiro nĩ mawatho kana maũndũ marĩa magirĩtio nĩ rũrĩrĩ na mĩtugo yaguo, gũkorwo magĩkwo nĩguo kwaga kũrehe kĩng'ũki kana kwĩyeherania na mathĩna marĩa mangĩkorwo makĩrehwo nĩ ũndũ ũcio. Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwa njaruo nĩ kwarĩ na mĩgiro ĩtiganĩte, ta wa mbere nĩ ũru rĩrĩa mũtumia ohete nda, kana arĩ mũritũ gũkorwo agĩthiĩ ũtukũ kana gũkorwo agĩthiĩ thĩiniĩ wa mathiko. O ho mũthuri angĩakorirwo agĩkua nĩ mũgiro mũtumia wake gũkorwo akĩoywo nĩ mũthuri ũngĩ ũtarĩ wa mũciĩ ũcio. Na o ho nĩ kwarĩ mũgiro mũndũ gũkorwo akĩarĩrĩria kana akĩaria ũru wa mũndũ ũkuĩte, nĩ amu nĩgwatuĩkaga kũu nĩgũkorwo ũmumĩte gĩtĩo.

Haha hena mbica ya ũrĩa warĩ mũtongoria wa bũrũri wa kana gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya nĩwe mũgathe Uhuru Muigai wa Kenyatta, na marĩ na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM nĩwe Raila Amolo Odinga. Na haha nĩ rĩrĩa makorirwo magĩtũngana kana gũcemania thĩiniĩ wa nyũmba ya harambee thĩiniĩ wa mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi na inyanya, na harĩa makorirwo makĩgeithania ngeithi cia thayũ iria ciũĩkaine na kĩmonimoni ta handshake, ũndũ ũrĩa wamahotithirie gũkorwo makĩrutithania wĩra nginyagia gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ, na ũndũ ũrĩa wakorirwo ũgĩtũma kĩama kĩa ODM gĩkorwo gĩkinyita mbaru thirikari ya Jubilee nginyagia rĩrĩa gĩthurano kĩa mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ gĩakorirwo gĩgĩkwo, ũndũ ũrĩa warĩ wa kũnina mĩrũrũngano ĩrĩa yakoragwo ĩgĩthiĩ nambere thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya ĩgĩtongorio nĩ Raila Odinga.

Rũrĩrĩ rwa Jaruo nĩ rũrĩrĩ rũmwe rũrĩa rũkoragwo rũnyitĩrĩire na kinyi ũndũire wao na matikoretwo makĩũteyanĩria mũno ta ndũrĩrĩ iria ingĩ. He maũndũ matiganĩte makoniĩ mathiko ma ũndũire wa jaruo marathiĩ na mbere na gũkinyĩrio njiarwa cia rĩu. Wambere arĩ atĩ no nginya mũndũ ũrĩa ũrathikwo kana mwĩrĩ wa ũrĩa ũrathikwo ũkorwo ũgĩtwarwo mũciĩ wa mũkui mũthenya ũmwe mbere ya mũthenya wa mathiko na ũkorwo ũkĩrara mũciĩ kũu nĩguo andũ akũu makorwo magĩikara naguo. Oho matirĩ matiga ũndũire wa andũ gũkorwo makĩrĩra na kayũ kanene na gũkayũrũrũka ũndũ ũrĩa kaingĩ ũkoragwo ũgĩkwo nĩ atumia nĩguo kuonia ũrĩa ũrakũĩrĩirwo atĩ nĩmamũcakaya na njĩra ĩna gĩtĩyo na njĩra ya wendo.

Kũrorwo kana gũthũrimwo kwa ũgima wa mwĩrĩ kaingĩ na kaingĩ, nĩ gũkoragwo gwĩ gwa bata mũno thĩiniĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ, nĩ ũndũ wa maũndũ matiganĩte. Ũndũ wa mbere nĩ atĩ, rĩrĩa wakorwo ũgĩthũrimwo ũgima wa mwĩrĩ wakũ, nĩ gũkũheaga kanya ga kũmenya kana kwĩna mũrimũ ũrethegea thĩiniĩ wa mwĩrĩ wakũ. Na wamenyeka, mũrimũ ũcio ũgakorwo ũgĩrigitwo tene na gũkorwo ũkĩhona. Rĩrĩa mũndũ akorwo akĩmenyeka ena mũrimũ tene, ndeto ĩyo nĩ ĩtũmaga mũrimũ ũcio ũhone na mũndũ akorwo agĩthiĩ nambere na kũruta wĩra wake, handũ ha rĩrĩa mũrimũ wakorwo ũkĩmenyeka rĩrĩa ũkũrĩire mwĩrĩ na ũgekĩra mũoyo wa mũndũ hatĩka-inĩ, kana kũgiria mũndũ ũcio gũkorwo akĩrũta wĩra wake, ũndũ ũrĩa ũngĩhotomia mũtũrĩre wake.

Aya nĩ arigitani, na thĩinĩ wa mbica ĩno maroneka makĩrora mwana kana kaana karĩa karĩ thĩinĩ wa macini ya mwanya ĩrĩa ĩigagwo twana na ĩtagwo na kĩmonimoni incubator. Na macini ĩno ĩkoragwo ĩkĩigwo mwana angĩkorwo wambere nĩakorwo agĩciarwo atakinyĩtie mĩeri kenda, ũguo nĩ kuga angĩkorwo mwana arĩ na thĩ wa ciumia mĩrongo ĩtatũ na mũgwanja gũcoka nathĩ, nĩakoragwo akĩigwo thĩinĩ wa gathandũkũ gaka. Ũndũ ũngĩ ũtũmaga mwana aigwo thĩinĩ wa incubator nĩgũkorwo agĩciarwo atakinyĩtie kiro igĩrĩ na nuthu na nĩguo gũtigĩrĩra nĩ akũra na akinyia kiro iria ciagĩrĩire, aigagwo haha nĩamu nĩhakoragwo na rĩera rĩbacĩrĩre. Na ũndũ wagatatũ ũrĩa ũtũmaga mwana aigwo thĩinĩ wa incubator nĩangĩkorwo nĩ araciarĩtwo ena thĩna na nĩarakorirwo agĩthĩnjwo na nĩarabatara handũ ha kũhonera, kana mwana ũcio akorwo mahũri make, kana ngoro, kana nda yake itikũrĩte na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩaigagwo haha akũre nginya harĩa hagĩrĩire.

Nĩguo gũtigĩrĩra mũndũ arĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩ abatiĩ gũkorwo agĩcerera ndagĩtarĩ kahinda gwa kahinda, nĩguo akorwo agĩthũrimwo mwĩrĩ wake. Nĩguo akorwo akĩmenyeka ũrĩa mwĩrĩ wake ũtariĩ. Mũndũ abatiĩ gũkorwo agĩthiĩ kwĩ ndagĩtarĩ wa magego maita matanyihĩire meerĩ harĩ o mwaka, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ akorwo akĩrorwo magego make, mũno makĩria magego marĩa atakoragwo akĩona na njĩra njega na gĩcicio rĩrĩa arerora. Nĩguo gũtigĩrĩra, nĩ maikarĩte ũrĩa magĩrĩire, na angĩkorwo hena magego mena thĩna, magakorwo makĩmenyeka o gatene. Mũndũ oho nĩ abatiĩ, gũthiĩ kũrorwo riita rĩmwe kana meerĩ harĩ o mwaka, ũgima wa mwĩrĩ mũgima. Kana ũgima wa mwĩrĩ wothe, nĩguo kũmenyaka kana he mũrimũ ũrethegea mwĩrĩ, kana he handũ hena thĩna nĩguo okorwo ena mũrimũ, ũmenyeke tene, na ũkorwo ũkĩrigitwo.

ĩno nĩ ngarĩ ĩrĩa ĩrũgamĩte igũrũ rĩa ngari irĩa ikoragwo igĩceria na kũũrũria andũ thĩiniĩ wa rũnyajara rwa nyamũ gũkũ bũrũri-inĩ, nĩguo makorwo makĩrorera nyamũ itiganĩte thĩiniĩ wa mĩtitũ ya bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Ũndũ ũria ũkoragwo ũkĩgũcĩrĩria agendi namba nene, na kana na njĩra nene kuuma mabũrũri ma na nja, magĩũka kwĩrorera nyamũ cia mwanya irĩa ikoragwo gũkũ bũrũri-inĩ. Na o ho ona aikari a bũrũri onao no makoragwo magĩthiĩ kwĩrorera nyamũ ici, nĩguo gwĩkenia o ũndũ ũmwe na kũmenya, na kũona ũthaka wa bũrũri wao.

Hĩndĩ ya tene, andũ makoragwo magĩaka na gwĩkara nyũmba cia ndaka kana cia ndoro na iria ciakoragwo igitĩtwo na nyeki, na nyũmba ici ciakoragwo ciĩ cia gĩthiũrũrĩ na ũrĩa, nĩciakoragwo igayanĩtio thĩiniĩ kũndũ gũtiganĩte. No nĩũndũ wa gũcenjia kwa rĩera oũndũ ũmwe na mahinda, nyũmba cia nyeki nĩciakorirwo igĩthira, na kũrĩa itigarĩrĩire nĩ kũndũ kũnini. Na thikũ ici andũ makĩambia gwaka nyũmba cia ndaka iria ciakoragwo igitĩtwo na mabati ma marebe. Magĩcoka makiuma thĩiniĩ wa marebe magĩkorwo makĩgita na mabati. Kuuma hau magĩtiga gwaka nyũmba cia ndaka makĩambĩrĩria gwĩkĩra macambi igũrũ rĩa ndaka kũrĩa nyũmba yonekaga ĩĩ thaka na mabati igũrũ. Na kuuma hau gũcenjetie nyũmba igakwo cia mbaũ, igathira cia mbaũ igakwo cia mabati, igathira cia mabati na rĩu andũ aingĩ marakorwo magĩaka nyũmba cia mahiga, ĩkagitwo na matuba, maturubarĩ ona kana mabati ma kĩĩrĩu.

Haha nĩ mũtumia, ũtwarĩte kana gake thĩinĩ wa thibitarĩ, nĩguo gakorwo gakĩheo njanjo nĩ mũtaramu wa ũrigitani, na njanjo nĩ ikoragwo cirĩ ũndũ wa bata, thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mwana, nĩguo kũmũgitĩra kũũmana na mĩrimũ ĩtiganĩte ta mũrimũ wa polio, mũrimũ wa tb, mũrimũ wa gĩthũkũ oũndũ ũmwe na mĩrimũ ĩrĩa ĩ ĩngĩ mĩingĩ ĩrĩa ĩkoragwo mwana agĩtha agĩthecwo njanjo nĩguo gũtigĩrĩra mwĩrĩ wake wĩna hinya wa kũhũrana na mĩrimũ ĩno ĩngĩkorwo ĩkĩmũnyita.

Ĩno nĩ comission ya ũrũmwe o ũndũ ũmwe na ũnyitanĩri wa akenya, ĩria ĩkoragwo ĩgĩtongorio gwa kahinda gaka nĩ mũhunjia Paul Kobia, na ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩtigĩrĩra akenya na mũno makĩria atongoria na arĩa me wathani-inĩ matinakorwo makĩhunjia o ũndũ ũmwe na kũnyagia ndũmĩrĩri cingĩrehe rũmena, kana gũkorwo cikĩhũrithania akenya, na nĩo makoragwo o makĩthuthuria mĩario kana ciĩko o ciothe iria ironeka ta irenda gũkorwo ikĩhũrithania, kana kũmenithania ndũrĩrĩ itiganĩte gũũkũ bũrũri-inĩ.

Ũyũ nĩ mũtukania wa nyĩmbo arĩa moĩkaine na, rĩtwa rĩngĩ ta dj, na arĩa makoragwo makĩgemia magongona oũndũ ũmwe na mambura matĩganĩte, na ica ikũhĩ nĩmakoretwo makĩgemia i i ikeno cia irabu kana kũrĩa kũnyuagĩrwo njohi ona mambura matĩganĩte ta ũhiki oũndũ ũmwe na mĩcemanio ya kĩũteti na mahungurĩte nginyagia makanitha-inĩ kũrĩa makoragwo magĩtũkania nyĩmbo cia aini matĩganĩte na nagũcanjamũra etĩkia okorwo nĩ thĩinĩ wa kanitha kana andu arĩa mathiĩte mĩcemanio okorwo nĩ mũcemanio wa ũteti kana mũcemanio o ũngĩ na twathiĩ thĩinĩ wa nyũmba cia ikeno kũu nĩkuo wĩra wa wao ũkoragwo ũgĩkenererwo mũno makĩria, nĩamu nĩmakoragwo magĩthaka nyĩmbo iria iratwarana na mahinda na iria irendeka na gũkenia, a andũ na njĩra nene.

Gĩkĩ nĩ gĩceceni gĩa kwenderia maguta gĩa Shell. Na kambuni ya Shell, nĩ kambuni ĩmwe ya irĩa nene mũno makĩria thĩiniĩ wa thĩ, irĩa ikoragwo ikĩendia magũta ma betũrũ, ndithũrũ, magũta ma tawa, o ũndũ ũmwe na ngaci ya kũrũga. Na kambũni ĩno ĩkoragwo na wabici irĩa nene kũũria mũciĩ mũnene wa London bũrũri-inĩ wa United Kingdom. Na nĩ makoragwo makĩheana motũngata mao thĩiniĩ wa iceceni ciao cia wendia wa magũta. Na nĩ makoragwo magĩthodeka ngari kana kũrora wagĩrĩrũ wa ngari na o ho, nĩ makoragwo na ndũka cia kwendia irio irĩa cirĩagwo na ihenya.

Rita, rĩambere rĩakwa gũkorwo ngĩhanda mũtĩ, ndarĩ mũnini thĩinĩ wa thukuru ya mũthingi, na harĩa twakoragwo tũgĩthomithio, kũrora kana gũbacĩrĩra marĩa matũrigĩcĩirie, na njĩra ya gũtigĩrĩra nĩndakorwo kana nĩtwakorwo tũkĩhanda mĩtĩ. Twathomithagio na njĩra ya mũndũ gũthiĩ gũkorwo agĩetha mbegũ cia mĩtĩ irĩa ĩgwĩte mũno makĩria mĩtĩ ya mĩbariti, ũgacoka ũgathiĩ ũgetha tũratathi tũnini, ũgekĩra tĩĩri ũrĩa mũnoru thĩinĩ wa tũratathi tũu, ũgacoka ũgatũitĩrĩria maĩĩ nĩguo tĩĩri ũcio ũkorwo wĩna ũgunyi. Kũũma hau nĩwakoragwo ũgĩikia mbegũ ĩmwe o karatathi na iria wakoragwo ũkĩhe maĩĩ nginya rĩrĩa mbegũ icio cigakorwo ikĩmera. Ciamera nĩweta nĩwetagĩrĩra ĩkorwo ĩgĩ ĩgĩkũra gwa kahinda ka mĩeri ĩrĩ na harĩa ciakorwo cikiũmĩrĩria, ũgakorwo ũgĩthiĩ thĩinĩ wa mũgũnda, ũkenja irima, irima rĩũ ũgekĩra tĩri ũrĩa uma wa igũrũ, ũgekĩra maĩĩ na gathumu, ũgacoka ũkaruta mũtĩ waku thĩini wa iratathi na kũũhanda.

Ũtungata wa mabũrũri ma na nja wa Kenya nĩũkoragwo na mawĩra matiganĩte wambere arĩ gũtigĩrĩra atĩ bũrũri wa Kenya wĩna ũiguano mwega na mabũrũri ma na nja. Ũndũ wakerĩ nĩati rũ rũhonge rũrũ kana ũtungata ũyũ wa mabũrũri ma na nja nĩguo ũtigagĩrĩra atĩ nĩwekĩra kĩrore ũiguano, ngirimiti ona kana ũnyĩtanĩri wa kĩbiacara gatagatĩ wa bũrũri wa Kenya na mabũrũri marĩa mangĩ na oho no rũtigagĩrĩra atĩ nĩrwakorwo rũkĩrora ũrĩa akenya arĩa me thĩinĩ wa mabũrũri ma na nja marakorwo magĩikara, na njĩra ya gũtigĩrĩra makaya mao nĩmakorwo makĩrorwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na oho nĩmatigagĩrĩra atĩ rĩrĩa thirikari ĩrenda gũkorwo ĩkĩaranĩria na bũrũri wa na nja kana rĩrĩa hena thĩna thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na bũrũri ũngĩ nĩmakorwo magĩtara thirikari ũrĩa mabatiĩ ni gũkorwo makĩnina thĩna ũcio.